Haha hahana tarĩ mahuti macokanĩrĩirio hamwe, marĩa momĩte kuma mĩgũnda-inĩ, kana marĩa magwĩte tũbarabara-inĩ, magacokanĩrĩrio hamwe nĩgetha mathondeke mborera. Mahinda maya ma kĩrĩu, nĩ maronania atĩ andũ magĩthondeka mborera, na mĩmera kana mahuti marĩa magũĩte, nĩ ĩrakorwo ĩgĩteithia mũno, gũthondeka ũrĩmi, na gũgĩtũma mĩgũnda ĩkorwo ĩ mĩnoru.

Arĩmi a rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩmeho nĩmeciragia kũrĩithia thenge cia kũhingĩrwo, hihi ta iria cia kũruta iria kana cia nyama. Maũndũ maya mekagwo eeh marũmĩrĩire gĩthomo gĩa kĩhinda-inĩ gĩkĩ, nĩgetha nyamũ ici cikare handũ hatheru ciheyo mahuti marĩa matũmaga ikũre ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, na cikorwo na iria rĩrĩa rĩkinyĩtie irĩkanĩro iria ciagĩrĩire, na cihote gũkorwo cĩkĩruta nyama iria ikinyanĩirie gĩkĩro kĩrĩa kĩrendekana thĩiniĩ wa thoko cia gũkũ gwitũ. Indo ici nĩcibataragia kũrorwo wega, ta kũheyo ndawa kũringana na mahinda marĩa magĩrĩire, na gũcoka gũthondekwo ta kũrora hũngũ, na gũthondekwo mĩrimũ ĩrĩa cingĩkorwo ciĩ nayo.

Ici nĩ mbarathi cirenda gũtonyio ngari-inĩ, nĩgetha cirutwo haha irĩ, itwarwo handũ hangĩ, nĩ cingĩragio cibacĩrĩirwo nĩgetha itigakorwo ikĩgúthithia kana cikorwo citakũigua ta citarakuo wega. Rĩu handũ haha hathondeketwo ũndũ ũrĩa ũngĩhota gũtũma cithiĩ cingĩrĩte thĩ-inĩ wa ngari ĩno ĩrenda gũcikua.